Bo komonut kelil itonwek ab bik boisionik Che yoe yon kiyechin chaik en kibagenge amun kararan si tun kibwoten ak kiyomisot bik ak kiyomis bik en kararindap keyai tuguk en kibagenge ak kibwoten kemwochin bik alak Che Chang

Mashinisiek ko kokotoret Nia kobos ngekab chorset amun mashinisiek chuton koborwech kole rabinik Che kamanda Ko Ata Che kochut ko Ata Che koib ngo ko Ata ago Iboru chitugul kole Che koib chi netindoi nambaisiek ab kibandet kole koib rabisiek Che ten chu ko roisi kisub chorset ab rabinik koui Nia kochor chito rabisiek amun roisi kenam inendet

Bo maana anyun kongalal nebo korik ak mengindet akobo teset ab lipanet amun mengindet kiliponi rabisiek ko inendet ne liponi rabisiek chebo korik yoche kongalchin ngunon nyolu komi tilyandit nemie en nebo korik ak mengindet asi konget yon kamach kotes rabinik kongolchi ak kolenji amache ates rabinik amache ates lipanetap korichu ak amune ko ni ak ni sikokosyin konai aginee ne liponi inendet kole abak mabat kii nebo korik kon kotes lipanetap rabinik kotestai kosyinet nebo mengindet ak nebo korik